Ore embarikinoto ashua imbarakinot naitainyieki irpayek tolchamba sapuk loitumiay inkaik ooltung'anak ore entoki edukuya ing'as aing'oru iladuo tung'anak loosisho tolchamba ning'oru iltung'anak loonkaik kumok nincho imasaa pookin naifaa neesishore nigelaki ninche ashu adung'udung'oki ninche iwuejitin enche naduo wuejitin neesie enaduo siai ashu ilainini loifaa neesishore ee ning'uraki tools ashu inareta pookin naifaa neeta peyie epuo aiteru esiai enye oonkaik neeku nejia inko tenee, teniyieu nirreten iltung'anak peesisho tolchamba sapuk toonkaik.

ore irreteni loitumiay apa teunore otaata naa keton apake elo oltung'ani nitobirr olchamba eton etu eun nelo ning'oru imatunda laduo looponu aun laduo looponu aaku inkaitubulu nelo ning'oru iladuo aasak loonkaik, ning'oru tenaa iladuo loitumiya imashinini ashu inkulie tokitin naun ning'oru neeku yiolo irreteni liapa tenkiremore neton apake itumiay otanakata amu kebaiki oltung'ani ning'oru iltung'anak neirem emukunta nepik inkaitubulu enkop neeku lelo rreteni ake itumiay apake loitumiay taata.

ore eninko tenigelu inkaitubulu ashu inkishu niata tolchamba naa ing'as aing'orr empeku ninkilikuanisho aikilikuan ildakitarini ashu inkilikuan iltung'anak loota eng'eno ashu enguton alang iladuo, alang iyie ninkilikuan ajo amaa tenaya naaji ena kaji ino atiu ashu keyiaa ntokitin naitayu ninkilikuan iltung'anak loota irreteni tesiai olchambai nejia inko eniyiolou ina arashu teniyiolou, niyiolou ee nejia inko teniyiolou tenigelu inkaitubulu arashu inkishu niata tolchamba.

ore irreteni lipik ingira aing'oru inkaitubulu niun kila olari ashu kila erishata naa ing'as adol olchamba lino ajo kakwa aitubulu apa ibayie ituuno peemintoki oltung'ani aigilie inkaitubuu olchamba yiolo pee ingilie naa kelelek eyau imoyiaritin neeku yiolo inkaitubulu tolchamba kifaa nimbelibelekeny peeku mingira oltung'ani aun inkaitubulu naanyanyuk toorishat tofauti tofauti niaku kifaa piimbelekeny peepiru sininye enkulukuoni nitii.

ore embaye sidai tena ashua embaye etipat tena siai naa ore teneeku meetay enchan ee naa indim aitumia ena are natii kulo turot ailisha ashua apik ee nkaitubulu inonok neeku yiolo piilau enchan ashu peelauni enchan nintumia nena aitubulu ee nitumia nena aitubulu in are aawok peyie mitoki atoyu nimitoki sininche aalau enkare nawok enaake peetumoki aitai irmatunda.

ore eng'eno ashu imbaa niyieu piiyas ena siai naa ore esiai kwanza nagira ae endelea tene naa olchamba liang naayiolo, louni entoki naji skuma ashu impuka yiolo eng'eno niyieu tenewueji naa ing'as oltung'ani aitobirr enkop ino nipik empoleya nintobirr enkulukuoni yiolo entoki yiare ning'oru irbaketi niudiwud, ning'oru taa inakata irnganayio iladuo leskuma nipik atua niun neeku incho enkare enaake netumoki atubulu endaa ninya tiang enaake.

ore ena naa ee oltung'ani loiyamua ninye apik ee ajo inkeresureni enaa endaa enye ashu enaa inkishu enyanak eboo yiolo ena baye naa karrep nanu ajo kisidai amu yiolo kuna keresureni naa kidim atoiu ir mayai nimirr ninya aitaa endaa yiolo sii ninche inkeresureni naa keisho niya sokoni nimirr nitum inchilingini niasie nkulie tokitin nindim ataasa yiolo sii ninche naa kidim atoiu ir mayai ninya siinche lelo mayai aitaa endaa nindim ateyieng'a naaji ninche nintaa endaa neeku karrep nanu ena kias nainyiang'u iltung'anak ee inkeresureni, aapik metaa imali enye eboo.

Ore paa enetipat ena baye naa indim, yiolo enkare naa indim sii aitumia enkare vizuri mintoki enkare alo waste ashu mitoki enkare ainyialari yiolo sii intokitin pookin impuka inonok ashu inkaitubulu inonok pookin naa ketum enkare aitobiraki amu keeku iyie olopeny loyiolo ajo kaji egira aikunari yiolo sii impuka naa kebulu ashu inkaitubulu inonok naa kebulu eeta afya amu ingira aramat aitobiraki ee neeku yiolo irmatunda loopuo aitai naa irmatunda sidain, neeku yiolo ena baye ashu ena kias naa karrep nanu metaasi naaji iltung'anak lenkiremore amu kisaidia oleng.

ore entoki naishoo ena baye mibelekenyai tenkop natii naa etaa ilchambai kutitik lootay neeku yiolo ilairemok ashu kulo tung'anak taata logira airemisho naa ke meeta ilchambai sapukin neeku yiolo iladuo shambai kutitik ootumoyu nitobirr inkuti wuejitin nipik impuka, nipik enkay irpayek, nipik enkay inkuashen, nipik enkay sunflower nintobirr enkay ee greenhouse nindip atipika irnyanya atua nintobirr enkare ino naa ibukoki ake impuka inonok nesidanu neiu irmatunda sidain neeku ina baye naa yiolo sii tenibukoki enkare nitobirr enkulukuoni nebulu irmatunda linonok aitobiraki.

ore entoki naisho ena baye metaa sidai ee naa teneisho ilukunguni aiu ir mayai nemitoki ainyial amu kepiti naa ketii irmayai inkireeti pookin tenebo, kepiki tenebo, neeku yiolo ake piipik ir mayai linonok teniyiu ilukunguni nipik nebo mitoki ing'uesin aanya, mitoki ainyiala ovyo ovyo neeku kisidai ake pee tenaa ingira aifuga inkukui nipik irmayai atua inkireeti pee mitoki ainyiaala.

ore ena siai nauni ndimu ashu irmatunda kulikae pookin naa kisapuk tenkop ang amu yiolo paasapuk tenkop ang ee keetae enterit naidimu ashu nanyorr lolo matunda niaku kisho mitubulu neipiip, yiolo sii enkae toki naisho irmatunda metaa kebulu tenkop ang naa kesha ashu kenyorr ee enkolong ashua enkijape inakop neeku yiolo ake teniun irmatunda nebulu aasioki nikincho sininche ee irmatunda ashua enaduo daa naba anaa eniyieu.

ore entoki naitadamu nanu ena baye tenelo ake nadol naa enkiremore ore enkiremore naa tenimiata naaji iltung'anak loonkaik ashu ilaasak loonkaik naa indim ake ahomo ayau noshi mashinini naitaas ashu naitelelek esiai oltung'ani loonkaik neeku yiolo esiai ino ira olopeny olchamba naa peyie ipik ake emashini eilataa ning'uraki iladuo derefani loorew peyie eitelelek esiai ino oonkaik neeku yiolo mashinini neeku tesiai enkiremore olchambai.

Ore ena siai naitumiai imashinini airemishore tenkop ang ashu tenkop nanu natii nee esiai e maana oleng amu yiolo imashinini naa kidim sii airemo ilchambai sapukin metiu enaa oltung'ani amu ore tenias esiai nabanji naa kesioki anauru neeku yiolo imashinini naijo kuna eilata akipik ning'uraki iladuo derefani looyiolo esiai naasita nintaas mantainance imashinini aitaas service peemitoki naa ainyiala ashu peemitoki aarruoyo itu idip enaduo siai naasita.

ore enikoni tenitobiri ena siai naa ibaiki oltung'ani nilep inkishu inonok aitobiraki ning'oru iladuo tooi laduo nifaa nipik kule aitobiraki nintuku metaa safii peeminyial kule ee yiolo piintuku e ning'oru iladuo tooi liyiolo ajo tenilep inkishu naitai kule esiana naje naa kitosha iltooi linonok kule peemitoki alayu enipik kule tenelekunye niaku yiolo iltooi sapukin laijo naa kisaidia tenepiki kule, tenilepu kule tenimiata ewueji nipik, nipik iltooi linonok yiolo paa iyieu nimirr, nimirr ake etii lelo tooi linonok nimintoki oltung'ani aisumbuka ashua mintoki atum shida ingirra amirr kule ashu ingira alepu kue inonok.